Chang kowelwelutik ana challenges chebune mwalimuinik en konetishetab somanetab sokat en sukulishek choton kowelwelutik choton koyoe boishetab mwalimuinik ana kinetin kikoromit anan komoboishe komie en sukulit. Kowelwelutik choton kocheboto chuton chuu agenge ko motinye sukulishek tukul moshinishek ana komputishek cheboishen kipsomaninik en somanetab sokat en sukulishek aka ko moi motinye naet agetutuk koboisto anan koboishen ko komputaishek ana moshinishek kipsomaninik chesomoni ak noton koyoe boishetab mwalimuinik ko Koromitu missing en konetishetab sokat age ko stimet en sukulishek chechang ko momii stimet ako noton koyoe boishetab mwalimuinik ko Koromitu missing.

Eng emetab Kenya ko bokomonut mising somanetab emet eng kipsomaninikab emenyon nebo Kenya, somanet kotoreti kipsomaninik konai olekitebtoi ak sikik ak konai kora olekitebtoi eng kokwet, kiyaka netoreti somanet eng kokwet anan eng sikik ko toreti kipsomaninik konetkei tukuk chechang chekineti en sukulit anan en kolegishek ko woo tetutietab ketik ak tetetab bandek ak ribsetab kiakik, olekiripto kiakik eng kaa ak kotoret kora noto sikiik asikoboishe kasingwa mising en kaa, toreti kora somanet kipsomaninik asikochengyike kasit neimuch koyaoi yekoitu eng sobenywan nemii taai.